Puro, doyo, chuoyo, kata komo. Tich matek gi chiwruok mondo oyud keyo maber bende biro e pacha. Bando, oganda, njugu kata gikmamoko ma ipidho kendo ma ikayo e puodho bende aparo.

Gini yudore e alworawa kendo iluonge ni ogaka. Itiyo kode e yore mang'eny machalo kaka thiedho adhola, rito del, lak matop, del makuot bang' hinyruok, kendo yier wich bende itiyo kode korito. Ogaka itiyogodo kaka yath kata mimiyo jamni machalo kaka gwen, rombe gi diek mondo othiedhgi.

Tije kata tiegruok mag yor mbui. Puonjruok kendo yudo ng'eyo e yore manyasani ma itiyogo e apise mag sirkal. Yudo konyruok e wi gige sirkal madwarore e piny masani. Gigo samoro amora ma idhi e apise sirkal, to iyudo konyruok e yor mbui kendo itudi gi apise mamalo mag sirkal kata kamoro amora ma intiere.

Tijni keto omenda e ofukwa mawakonyore godo e wechewa mamoko machalo kaka nyieo leuni to gichulo gigo mamoko be mawagombo. Wayudo chiemo mawachamo e udi samoramora ma wakeyo. Duoko piny kata geng'o dhier mainyowa kendo mamonowa dago ngima maber, wanyalorito aluora marwa samoramora ma watimo tijni nikech obiro gi ler kendo watimo gigo mag pur. Dongruok mar kuonde mwadakie ma wapurogo waneno ka sama omenda nitiere to wadak ngima maber kendo maendeleo mamoko be watimo. Tich wayudo nikech wandikore wawegi kata wandiko jomoko wanbe samoro ondikua kuonde mamoko e yor tijni.

Ndiko kata yudo ne rowere tije magitimo, riwruok kendo kelo kanyo achiel mondo wayud ng'eyo e weche kaluwore gi tiyo gi mbui. Somo, yudo rieko, tiegruok, kendo puonjruok e yor mbui manyasani. Wayudo konyruok mag serikal ka watiyogi yore mag lony, kendo madwarore e yor mbui. Medo ng'eyo kendo tiego gigo ma wan godo kawabedo godo maber e kor tijewa.

Rito alwora marwa mawadakie, e yor pidho yien kata yor komo. Dongruok mar kuonde ma wadakie, be wayudo ka watimo tijni. Wayudo omenda ma wakonyore godo e gige wa mawatimo e odiechieng' ka odiechieng'. Chiemo bende nitiere ma wachamo e udi kawakeyo. Wanyalo ndiko jowetewa mamoko kata wan wawegi wanyalo ndikore e tijewa ma watimo. Mae wageng'o jamni chamo gigo mawapidho. Machalo kaka yien kata bao. Koro mae en arita maber mar gigo ma wapidho.

Yudo konyruok mag sirkal e yor mbui, ndikruok e gige wa mawatimo e pinje wa mapiyopiyo e yor mbui. Wayudo kwayo magwa mawatimo gi sirkal e yorni. Solo osuru, yudo oboke ma idwaro wa kaka jopiny ma odake, otiko bende biro e pacha. Timo ohala kendo tudruok, gi bedo achiel e dwach sirkal e yo ma piyo piyo.

Nitie jii ariyo kae, miyo to gi dichuo. Miyoni obet gi kompyuta e mbele ne manyisoni otiyo kanyo kata en achiel kuom jogo. To dichuo obiro ire yudo konyruok, penjo wach kata timo nonro e wii wach moro. Waneno ka ging'iore kendo nyisoni giwuoyo kata gine wach moro ma dichuoni nepenjo kata mamioni lerone.

Anyalo puonje obed jachir ka owuoyo gi jii. Otim nonro matut mokuongo e wii wach moramora maodwawacho gi jowetene. Obed jawinjo maber kendo .Ng'ama obolore ma miyo jowetene thuolo mar wuoyo. Obedgi ikruok makare kapok otimo tijni. Chiwo thuolo ne jomoko ka openjogi penjo kama okgiwinjo. Duol mamuol ng'eyo kendo fuenyo jawinjone. Lero wach maber kendo rango ng'at mawuoyo go no.

Mae en chanjo kendo omiyo jodak mag aluorana bedo kod roteke mag del. Rotekegi konyo e geng'o kata goruok gi tuoche madonjo e del ne jodakma, jodak. Mae golo chandruok mag tuoche manono kendo mamono timo tije wa mapile. Ogeng'o kendo othiro tho ma apoya mabiro chon e ngima jodak. Oketowa mamor nekech sama waonge tuoche kendo del ber nigi kue to mijing'o mar dak kendo ilo mar ngima nitie. Wanyalo timo tijewa mapile ma wayud omenda kata konyruok ka okwakuecho kawaonge tuoche e dendwa.

Wayudo ng'eyo e lony e yor rieko. Ofwenyo kuma ne waaye, nikech nitiere gigo ma waneno kuonde machalo kamagi, makelo nwa paro kata manyalo miyo wa ng'eyo gigo mane timore chon, kata ndalo mane wan waonge. Thuolo mar riwruok gi jowetewa kendo tudruok gi welo. Gini be jiwo tiyo kamoro achiel gi jomoko. Somo rieko e weche mopogore opogore ma kitwa gi timbewa kaka oganda mar dhoot moro.

Le mag bungu machalo kaka simba, jowi, mwanda, ondiek, kendo alwora maber ma oriti ma ni, le go kwae kata, ma le go odake. Ohala mar wuoth kod limbe bende biro e pacha. Yuto mar omenda kendo dongruok matimore kuom gini.

Ang'eyo jang'wech mar Kenya ma rateng' ma ni kae ni nyinge Ferdinand Omanyala. En jang'wech ma rahuma maringo ng'wech e piny duto kendo ong'ere e piny mangima kaluwore gi ng'weje, ng'weye ma oseringo.

Koth chal ma ochwe mang'eny kendo matek ma ohula omol. Mawanyalo neno ka odino yo. Odonjo e udi mag ji kawang'iyo chien kanyo e pichani. Yo bende odinore. Jo alwora ni waneno ka yoro pi mang'eny kabisa. Mae otimore nikech samoro kaka pi okal onge. Koro pi ogudore e alwora ni.

Fuambo kod keyo weche manyien matuch ka gi kacha kata kuonde moko maboyo. Timo nonro e wii weche mopogore opogore. Udi mathoth nitie matimo lendo kata fuambo weche ne jopiny. Ratiro mag udi mag fuambo weche bende biro e pacha. Timo tich maonge luoro kata bedo gi kibaji nikech nitiere chik marito jomatimo tijni kendo ma sirkal omiyogi arita kendo ratiro mar bedo e tijni. Chiwo chung' kata chiwo oganda ka ginyiso adieri mar wach e wii gimoramora matimore e aluoragi kata gigo maokgi, kata kuonde ma okgidakie.

Fuambo kod keyo weche manyien ka imanyo weche koni kod kocha. Timo nonro e wii gigo matuch mopogore opogore ma jopiny onego ong'i kata jopiny dwaro ng'eyo. Chiwo chung' kata nyiso adieri makare e wiigino matimore e aluora majomoko. Ratiro manitiere e wii chiwo wach kata e wii fuambo weche kakaluore gi kaka piny dhi. Tijni itime maonge luoro kata bedo gi kibaji nekech sirkal osechiwo thuolo mar time. Udi mathoth nitie matimo lendo kata matimo fuambo kendo nonro e wii weche matuch koni kod kocha.

Ber mar rito alwora kata kuonde ma wadakie. Twoche manyalo biro nikech koso rito alwora. Ka waonge kar wito uchafu magwa, to alworawa dhi bedo molil kendo mae nyalo miyo wa lal mang'eny mag tho kata mag masira moko mabiro machalo kipindupindu. Lil mar chiro kata kuonde ma watimo ohala, dwoko ohala piny, nikech koro jonyiepo ok nyal hero kuonde ma watimo e ohala, kata nyalo luoro twoche mabiro mayudore kuom lil marwa.

Mae en yweruok mar lowo ma samoro inyalo kel gi koth machwe mang'eny ma kawo lowo to tero enam kata tero kuonde mamoko. Tong'o, ng'ado, tong'o, ng'ado yien ma ok opidh moko weyo lowo marach ma ni kende, ma kata ka yamo obiro to nyalo ywero ma dhi go mabor. Gini kelo hasara, nikech koro pur kata pith dok piny kendo bedo matin. Mae nyalo kelo koso chiemo, mabang'e to miyo kech bedo. Sienyruok mar lowo kelo lal mar mwandu kata ngima. Kaka waneno e picha kae, kama chalo kama ok inyalo time pur kata pith moro amora. Kethruok mar alwora bende waneno ka otimore kata udi, kata kar dak mar lee gi winy bende waneno ka okethore. Pi nyalo duwore ma olil, bang'e to okelonwa twoche.

Kar yweyo, kata kar timo limbe kod budho. Le mag bundu bende inyalo neno kuonde machalo kama. Nikech kuonde gi gin magawa moger ei bunge, kata kar kano le madhano dhie to neno kendo ginyalo kao sa gi kagin e yweyo margi no makende.

Mae puodho ma orit maler ma itime pur mar olemo, gitije mamoko kaka doyo, kwoyo pi, geng'o buya kata chielo puodho maber. Onyiso lony mar pur manyasani. Mae kendo en yor yuto mar ng'ato e ohala mar uso olemo e chichni.

Ketho mar chik biro e pacha. Arita mar kwe ma itimo gi obila neno kae. Ng'atni anyalo luonge ni achich ma osemaki gi obila, kendo oter e stesen mar obila. Aneno ka en gi opingo e lwete. Nyiso ni en gi ketho kata kosa moro.